Ore ena siaai naa ore te nkopang' naa ore ana siaai naa kepiki ake intarre imwatata neiirag intarre ore ake peikenyu neoshi nepoo aapo adaa too ntimi kake mikieta yiook ana siaai napiki ntokitin too laleta, kake kepo ake intarre kore nkopang nemedung'i neaku meatae eng'oji najii eji mebaya ntokitin kepo ake ntokitin adaaro too seroii neponu teipa, neokusho too silang'eni nedaa too ndaarot oo ntokitin neponu teipa ataroposhete.